Indim oltungani niwun enkujit peyie iramatie inkishu inono, nindim sii niwun irkiek peyie enebulu lelo irkiek neyau enchan, neyau sii enkijape sidai to eloing'ang'e. Ore peyie ebulu lelo irkiek neyau enchan niindim oltungani niramatie enkishu inonok neitubulu ena inshan inkujit, inkujit naanya inkishu inonok netum kule inkishu inonok, niindim oltungani nimirr nena ile inono peyie ilaakinye inkera inonok school fees niindim oltungani ninteru nkule biasharatin nayau impisai.

Ore osiwuo oing'ua osimiti neata batisho tialo biotisho oseseni lang'. Amu ekiaki inyamaliritin enkiti rishata, o batisho sii nalotu too nkolong'i naawuonu. Ore inkoitoi neking'o pee kintapash aate ena baye, naa kuna. Ore ene dukuya injopo gloves erubber we enkila naimulmul osesen peyie mekibaiki osimiti anaa osiwuo onapita enterit osimiti asesen lino. Ore ingira aasishore osimiti, taasishore ewueji sidai natii ventilation sidai enkijape. Ore ingira aasishore osimiti otoiyo, tipika enkiti aare peyie eitadoiyo osiwu onapita esimiti. Injopo face mask ashu entoki naji respirator too irishat pookin igira aasishore esimiti. Injopo goggles ashu face shield peyie erip inkonyek inono.